Ngonyor sigindet agetugul konyokotep akobo lakwenyin anan konyikonai komyee akoba tesenyin bogei nebo lakwet ko kou mwalimu kiit netai ang'alanjini sigindet koter akonyanyoru akine lakwet akang'ololji koter kiit netai sayai kkou nitet ko kotom atuye bichu king'alal kipakenge tugul eng' meset koyoche awechi sikindet inendet akateben ale ngomikoyoe komye lakwani eng' klasit atebe ale yochei ngomi kaa lakwani kosich kasarta kosoman komyee anan kokes tukuk chekokakikochi lakwana kobikoyai eng' kaa kiit age kora ne amuch amwachi sigindet ko kolipanji lakwanan akwalji kii agetugul neyoche kiolji kipsomaniat age tugul sikotestai komyee en sukul ak ye ityo kipang'ololji tuwai sikindet ak lakwet anyatuiye tuwan en meset ako mwa lakwet kole nee neime simatestai komyee anan simayai komyee en tiemutik ak yeityo kakeityikei ak kekoshine ko sikindet lakwet ak mwalimu kosirwech lakwet kole

sokat ko kiit neyonun ichut ng'alekab soet iboisien tuguk choton cheu simoisiek anan ko komputa, sokat ko kikobunji komonut en sobet ab kasari amun kiboisien keito kiit agetugul, imuch igeren logoiwek, iyaen mung'aret orit yoton, ibarastaen tugukuk ak igeren ng'alek ab ureryosiek kora ak ibaibaiten gee, oyoni kole ngomani sokat komatoreti mwalimuek en somanet ab sokat noton amun nyolu kotindo sokat mwalimu asikobit koityi kipsomaninik en tyeme inendet konetis, ko imugoksek niton kityok yomi sokat amun kipsomaninik kora ko nyolu kotindo sokat asikoityi agine mwalimu initon tyeme konetis kobaisien sokat, ko noton ko nyolu komi sokat en chi agetugul, mwalimuinik ak kipsomaninik sikoityigee yon boisien sokat koyome konetis ak konetgee.

Boisietab simoisiek anan koo simoit koyoe boisiet ne oo missing ako saiti ko en sobetab kipsomaniat ne bo sugul choton koo missing koo lagokab sugulisiek ab barak amun boisien icheket simoisiek kokeren kit netese tai en sugul yon miten korikwak chebo meng'otet, imuch koker nito nii akonai kole miten kit netese tai nebo konetisiet ako imuch koboisien simoiniton koo kosomanen anan kinet inendet en ole miten keboisien soka en muswoknotet noton nebo kasari ko kikoit ng'alek che imuch okerke agenge en agenge ak mwalimuek en oleimiten ak kinetin ako monyolu imii yoton okere gee kipnii koo noton ii kobo komonut simoit. simoit kora en sobetab kipsomaninik koyoe boisiet ne oo koker kole kotuiyo kipsomaninik tuugul chemiten sigulisiek anan ot en sigulinoton nemi kipsomaninik.

Boisietab simoishek kowale kipsomaninik en oor cheterteren che choton koo kakuyeit netai ko kakuiyet, kipsomaninik kona komaikuiyo tuguk chekainet mwalimuechwak anan konetikchwak ko enoton kotindoo simoit kobo koboisien icheket simoiniton en kochut soet akocheng kit noton nekamakuiyo akoker olekiyoito kioton ii akokuiyo koboisien simoit noton boisiet netai newale kipsomaninik, ne bo aeng koipu ng'alalet en kipsomaninik tuugul noton koibu tiliandit nekaran en kipsomaninik tuugul chemiten en sugul amun ngong'ololchin akopchei kabwatutikchwak koibu tiliandit nemie en sugul akoip bandab tai noton nebo sugul ak somanet kora, ne bo somok simoit kora koimuch konetke kipsomaninik olekisoptoi en sobetab kasari keboisien simoisiek ak kenai tuguk chemi soet.

Kerenyun nokuitosi akobo Competency Based Curriculum ak sisisit ang'wan ang'wan ko chuton ko kipindisiek choton chebo somanet en emet noton nebo Kenya. Kipindisiek chuton komiten kasarta nekimiten koboisie aketugul ak en noton neboisie en nguni ko noton nebo Competency Based Curriculum. Competency Based Curriculum ko somanet noton nebo kasari nekikitoo en emetab Kenya nenoton kokere kole koboisien kipsomaninik talentaisiek kwak anan ko boisiet ab eunek ak keibu kobwotutik choton chebo kipsomaninik kobwa kistoen kewelutik choton chemiten en kokwet. Ko niton nibo sisit ang'wan ang'wan ko kipinditab somonet noton nekibo keny ako niton ih ko kiboisien kenyisiek olekinyolu isoman kenyisiek sisit en sukulit ab ng'weny, kenyisiek ang'wan en sukulit ab kwenet ak kenyisiek ang'wan kora en sukulisiek ab barak ak yoton yekeitar niton ih ko kakinetin akobo kit neyoe ako nyolu iyai boisiet noton nekiisomonchi

Chang logoiwek chekorakas en konekit akochanga chekotinyon ako Chang chematinyon ak nekotinyon missing koniton Nebo baret miten neran akenge nikokibar kobar afisaek choton chebo ribet ribet ab kaliet yegango inendet soet akobo akobo afisayat agenge nendochin komosta ab tebik ab kaliet kokongode kiyoton soet komabaibaenji niton ba ribik ab kaliet ak kikiba kenam inendet agerat kinde cell yekingenam inendet kikiit kabolis ak en or nemayaa ak en saishek tutikin koksikas konet Sabet inendet neran noton kokakinam koenoton kotinyon logoiyat ndani konakas Kouniton nyalunkorib bik ab kaliet choton Cheribe angandan kaik icheket kabaris amun komakomee Buch neranian nfani

Chang lokoiwek chekorakas en konekit ako choton ko kotinyon alak komotinyon alak kotienge kiit nekobo lokoiwe choton, lokoiwek an chekotinyon ko chang ak ko kotanam amwaa kororu saishek, ko ngunon nen amwa akenge kitio ak ko noton ko kinomen lokoyot noton nebo neran akenge nekokibar en kapolis kokibar neran niton yekon konde kii inendet soet noton nebo twitter nekomwoitoen yoityo kondointetab ofisaek choton chebo ribsetab kaliet ak kongoyak niton kobakenam inendet en korenyin ak kimut kwo kapolis, kikirat inendet en saishek tuten kitio ak en nwokindo ko kokele kakobet sobet, inendet kotinyon niton mising amun korikab ribikab kalyet kotinye komongunet bikab bororkolee yoton yenyorunen ak ribset noton ne nin en yoton.

Migingo ko mbaret negitugak en kwenut ab oinet noton neo nebo Victoria noton nebchee emet ab Kenya, Uganda ak Tanzania, en bariit niton bo Victoria ko miten mbaret kwen noton kekuren migingo ago en kenyisiek chekagoba kotomngobirengen anan tam komoitos emet ab Kenya ak Uganda mbaraniton kitugak en kwenet, kigemoiyo mbarani en kenyisiek chechang' ng'andan tomokai keityi gee emotunwechuton oengu, kityem kandoindet noton neo nekibo emet ab Kenya president Mwai kibaki ang'andan maimugak kora, ko king'et kounotok ii ako tokomii terchinosyek en emoyunwech chuton, mbaraniton nitok kiten neking'et en kwenut ab bariit noton bo Victoria komoche emet agetugul sikoboisyen en kelchinoik choton chebo talet ab njirenik ii akotononen biik kora chetole njirenik ko karan noton missing.

Yaa makichanjan lakwet kong'wuny miising' sabeet ap lakwanotok yan kabwa mnyonwokik cheterteren. chooton ko cheuu polio, measles, ak alak chechang' .ko nooton konyolu kechanjan lagook amu miten myonwokik anan koitu ako koit koibuasenet neo. ne noton kou polio koimuch koyai komasta ap borto ap lakwet agenge matkobois komaswek alak chebo borto choton ko cheu eunek, kelyek, anan ko komaswek alak tugul chebo borto. ko nooton konyolu kechanjan lagook simanyorchigei mnyonwokichutok. noton kora kobo komonut kechanjan lagook amu manyolu yaan kanam lagoochutok makichanjan mnyanwokik konaamda biik alak ako noton nyolu kechanjan. ake kora ko kiyae lagook kitaban icheget ya ngait myonwokik chutok amu makichanjan icheget ko ya ngait mnyonwokik kitaban logoochutok makichanjan

Chegusto ko kit nechekeni mionwokik ana ko tyongik choton cheome minutik en imbar ak en yoton kochang chegusto, Mii ele keboishoito en ortunwek cheterteren , netai komiten chegusto nebo souti ak chegusto nebo souti ko noe kole soutini Kobo tyongik ochon ako yekakonai kou noton konasi temindet akobo nit akobo niton kolenchi miten tyongik cheome minutik, miten chegusto age koraa nebo maat chegusiton ko pimoni mat nebo nemii en imbaret ak yon woo mat ko imuche kotesak tyongik cheome minutik ko noton kenoe Koraa keboishen chegusiton. Miten Koraa chegusto nebo pichait ako chegusto niton kokere kole tos kawalak kalait nebo minutik ako kotko kawalak koboru kole miten mionwokik e n imbarenguny ak nyolu koib kokwoutit.

Sipitalitab star komiten nganaset noto nebo Kisumu ago sipitalit niton kora ko mobo sergalit angandan mobo sergalit koyoe komie sergalitinoto eng ngalekab boisionik che ikoito anan olenyoito biik sipitalinito. Sipitalitab star initon kotom koityi sipitalisiek choton chebo barakiat en emet ngandan kikotiem icheget en kenyisiek che kikoba agoi koityi sipitalit noto nemi komostab angwan en sipitalisiek. Sipitalit nito konyoi mianwogik cheterteren ago tindoi kora labit ago tindo kora olekimuch keengsen ak tindo kora kitandok choton chebo biik che miten anan che tinye mianwogik choton che koromen mising ak yon kagoit ngweny sobenywan komuch koburen biik. Sipitalinito kotindo konyoik chemiach mising ago ngololchin biik che kabwa sipitalinito yon miandos komie sigikochi icheget konyoiset nenoto nenin ak kosop.

Kampunishek chetononjin kakoitoetab muswang'natetab soet konyolu koker anan kocheny ortinwek cheyomotin asikoket kole kaityi kastomoekchik boishonik chekororon mising' kampunishek chuto cheikoitoi muswang'natetab soet ko cheu safaricom airtel fibre jamii Telkom ak alak chechang' chang' mising' eng' emoninyo amun ng'alekab muswang'natet ko kikomach konakat ak noton konyolu ko chang'a kampunishek che koitoi muswong'nata niton bo soet ko en noto ole boishechidoi biik kampunishe chuton ko nyolu koker kole kaityi ng'alekab soet anan kaityi soet chitugul en oret nemakat ak maiimak icheget kochute soet yon boishen ki age tugul noton ko nda simoit anan ko komputa anan ko kii agetugul netinyei ak nekaboishen sikochut soet tam kochamat mising' kampunit nito nebo safaricom amun matatindoi kaimut alak tugul ako bishechin kastomaekchi komyee en soet

Konyoikab kiakik konyoe kiakik qk minuokik chetindo kiakik ak en chuton konan en komi boishoniton inyoise anan konyoe kiakik konan komiten mionuokik chenan konam icheket kou nguno miondab burasta, ko burasta komuch konam kiakik ako makiakik icheken okot bik komuch konam anan konamda kiakik bik, mioniton kokoimutyet noton en konyoikab kiakik, koimutyet ake nebune konyoikab kiakik kowo kasit netindo icheket, wo kasinoton amun anan kotuten konyoikab kiakik en emet ko amun en noton koyoche koendot koom olewo missing' asikoityi kiakik chebo bik cheterteren ak konyoe, ngunon noton kokoimutyet ake koraa, koimutyet ake koraa netindo konyoikab kiakik konyolunot icheket korib yon inyoe kiakik alak tugul nyolu korib koker koke kosopcho kiakichoton amot koteo yon inyoe amun kot koteo komokiliboni.

En lokoiwek choton chekaimuch okoshigee Rani ko chekobo komonut en lokoiwek choton ko lokoiwek chebo bilit noton nebo rabishek nebo emet noton nebo kenyitab elibushek oeng ak tiptem ak mut ak elibushek oeng ak tiptem ak loo. Bilit niton ko kotindo anan tindo bongonutikab olenyolu keboishoto rabishek en kasartab kenyit agenge nemii tai en emet. Bilit niton kokisomonu raini koboru kole kokimong bongonutikab rabishek cheitito silingishek trilionishek angwan kenuch oeng en rabishek choton cheyolu keboishen en pandap tai noton nebo emet en kasarta kenyit agenge kobun komoswek cheterteren chebo serikali, bilit niton kokisomonu raini ko bilit neo netomo Kai kesomoni en emenyon bo Kenya ak kikokigochi anan kikokitobonchi rabishek chechang en bilit niton ko ngalekab somanet olekakimuch kitobonchi rabishek silingishek bilionishek bokol tisabi ak oeng kenuch.